Ore eninko teninya ele matundai naa idumu ake ningas aituku ,nidumu enkalem , nidung katitin ongwan , nidumu enkijiko aonyunyie metaaku ninye ingira ainosie oladuo matundai kake lasima pee ingas adung tenkalem.

Ore enabae naa maishi eetae tene naa manyor enabae amu entoki torono oleng amu teneye oltungani naa embae torono naa keyau osina ilo marei ashu emurua pookin amu kieshirie olosho pookin naaku ina peyie manyor enabae .

Ore toki nadamu tenewueji naa enkiguran arashu osirua lopuoi arany isdinkolioni ashu inkiguraniti eutamaduni ataa tenaa inkera esukul nepuo arany irmaasae isinkolioni arashu kulie ake kera naa ore sii kidim ashom ataranyaki orais enakata teneetae emasho naatae .

Ore tenewueji naa kegira iltunganak aas campaign pee itayioloi iltunganak esidano arashu tipat emuratare oonkayiook naa keesita iltunganak teyieuna enye naa ketipat ena campaign amu ore ake peyie emurati inkayiok naa kibooyo emoyian ebiitia.

Ore tenewueji naa etii iltunganak otii efakitori ornyanya , etii enkae nagira anapu iladuo nyanya netii likae ogira iladuo nyanya irbokisi aipak pee etumokini atimir netumoki atanap tenelelo bokisi lenye.

Ore taa tenewueji naa etii intomonok natonita toolorikan netii emisa nishopoite kuna tomonok nkilani nanyannyuk naa entumo duo eeta aaenorkasi arashu kwaya ekanisa ,ore ake peyie eidip netoni metoshi empisha eboita.